Inoni ko bambit nekibiren beek kobaa imbar, imbar cheuu maran Yoon tinye kiit neuu kelichek ko keboren asikobit konyor beek cheyomotin en, ot kora kemuch keboishen en imbaronikab bandek ak marakwek kora ko imuch keboishen en betit, betit netindo tukuk cheuu nyanyek , kitung'uik ak lokoek cheterter, kora kemuch keboishen en emotinwek chemotindo beek kotoreti kabisaa.

Inoni ko kenut, kenut ko kit nekiboishen bik ab kenyi kons kongoen tukuk cheu pandek, kipshongik peek. Kiroisi en icheket konyor ngap kitinye chitukul. Koraa kenut nii ko mokomiten en kasarta nebo inguni lakini bik chebo bik chekibo keny sikik chok chekichetai kotokotinye koboishen kenut niton koneten lok kolenchi kimii kii nekitun kengoen bushek en keny kimokependii tinga. Koraa kenu nii koboishen ko protektenen culture neywanet kobor kele tukuk kab tukukab keny kotokomii bakai nguni. koraa kenut niton Koraa koboishen ko yon kemach iwee tourist ibeiker tukuk ab keny ibeinyoruu en bik chekichetai sikikchol chekichetai iwendii inyorchigee kenun nii en sikik chok chekichetai.

Kekere en yuu ketinye kalaishek oeng en kalaishek chuton oengi komiten kalait nepirir ak komiten kalait nenyalil, en kalait nepirir kopendii ak kalait nepirir kalit nepirir ko kalait nekaa nekacham chito koker. Kalait ne ne ndibur Ile chome okot okinyee iker en kalait nii ot en tyonkik kochome kalait nii ngapi yoe kocham kotiyengee kalaitab kalainitet. Koraa kalait nii kotinye oruput nkongu chito kolenjin ko kose kotinye oribu ne anyiny en kalit nii ko chome koboishen bik en shereishek, en Sheree inyoruu kalait nii ko kokiboishen koik kesalasalen olon olon sikopit kobaibait toek kor ot komii toek koburtos en oleibure komiten komie kose komiten komie en kalait neka nemo yaani kalait nemo nemoibur kobar thee.

En ireyuu kekere pendek chekikomin chito kotkorut kakorut en ngweny ole kikotupchi, omche anch asikengalalen akobo ole kiminda pandek chuton. Oret netai ko kimuch chichi kwal pandek en olekiodoen ak koib kobwa kot, kwal mbolea kwal kit agetukul nekimuch ketoretengee sikopit korut pandek chuu. En iroyuu keyinyee ko kimuch chito kobakokerer imbarenyin yekakeker imbaret tii komin pandek ak konde mbolea chik kotun, en kasarta nekirue ko kimii ropta ko en ropta koyoe. Koyoe pandek chuu kolian korut so kekere en yuu kole korut pandek en oret nekaran.

en ireyuu kemiten chiket, en chikoni nyonet tii kekere kele kitinye soburyet, kitinye sanishek, kitinye rotok, kitinye tukuk chekichobe ak ketinye Koraa tukuk chekisolen omitwokik chok sikopit tii kwonyiyekitun en yon imiten chiket sikopit irib tililindo ko imuch konyolu ko Keker metit kou en kwonyin, en kwonyin kotinye sumek sumek kii komuch kongetyo ko yengetyo kopendii chakula ko kopendii chakula ko kokomurekitun chakula chono yekokomurekitu omitwokik chotok Koraa ndimiten chiket tii konyolu komeun ndinam kii agetukul konyolu ko keun eut alan yemeun euti konyolu iboishen tukuk chekilokin eut sikopit kebos murindal omitwokik. En chiket tii konyoluu en chiket Koraa konyolu itinyee tukuk cheyomotingee sikopit tii komeyomyome omitwokik.